How have this been made?

How is this job done in your area?

Does this thing found in your area? What do you do it for?